Ibol ake sininye ewueiji neji tool kit ore piilo tool kit naa akakintodol tool kit enaa ilainini aare iata arashu tenaa olaini le Safaricom iyieu nirriwarie impisai niirony olaini le Safaricom, ore ake peyie iirony olaini le Safaricom nikiyaki send money onena kulie pookin, niirony send money ore ake piirony' send money nekimpotunyie number oltung'ani likgira airriwaki impisai nipik number niirony ewueji nigero send ore ake pee iirony' send nepuo impisai duo nigira airriwaa.

Ore ingolikinot nitum tenipik iropian olaini le Airtel, naa nchere tenipik nimitoki alelek enkitaunot amu meti account e airtel ashu eweuji naitaunyieki iropiani e airtel kila mahali ena enati enesafaricom, niaku kegol enkitayunoto onena pisai tenipik olaini le airtel, niaku pooki ake pintayu nena pisai tolaini le airtel, tenidumunye alo mpaka enkop nati ine weuji nataunyieki mpisai e airtel ashu airtel money, amu me kila mahali oshi etii niaku kegol enkitayunoto oropiani natii account e airtel.

Ore too simui pookin ng'ejuko arashu sidan naetuuo, naa ore tenanu ore esimu nanyor oleng' naa esimu e tecno amu katamoo agira aitumia isimui e tecno naa ore sababu paanyor isimui e tecno naa kwamba, ore simui e tecno naa mihang araka, neeta mpisha clear. Naa teniwosh ore sii oscreen lenye lemesioki adanya arashu nemeeta batishu naa kuna kulie simui amu ore kuna kulie simui amu inepu esimu naake ihang araka tenintumia nye nkuti olong'i nicrack escreen enye.

Ekejeto lomon inchere ore ena mugomo oormwalimuni naloto dukuyaa naa egira aiaffect enkisuma iinkera oleng' amu kidol ajo etii inkerra nany engilasi esiriri neti naa engilasi ong'wan etii tesekondari, ore kunda kerra eanyita intamata emusho elari aa KCSE o KCPE nidamu ajo ore kuna kera naa eaku KCPE arashu E KCSE airudisha neaku egirai aomon irmalumuni metushukoto sukuul tenkata dorop peyie etumoki kuna e form four arashu ene class eight aidip entamata asiooki.

Ore intokitin naifaa peyie niata nitiu anaa esimu, enkaji pee ibolie emulango, nibol oldirisha, nibol esimu teniata amu kore taa siininye esimu naa keboli, nibol engari, nibol emulango, nibol embuku nibol enkila ino esip nibol intokitin naijoiye ildirishani le ngarri neaku etii intokitin nafaa piibol.

eeh, aipimaki naa ekegol inarishata enkipimare oleng amu wore ena saa eton ingira aanyu matokeo arashu eton ekigirae aipim nainepu ajo iirut oleng amu imba naa sii tenikijokini iata emoyian naijo ina nemiyiolo ajo kaji intung'ua kaji eimua kanyio nikitipika arashu kanyio inkuna pitipika neku kegol ina rishata oleng eituresho akirut ninye ometaa enoshi naa eloito oltau speed oleng amu miyieu naa nining eji iyata arashu miyieu nining eji kituiumo emoyian.

Ore nkoitoi nintumia ingira alak tikit engari naa esimu ake nilo ewueji naji tool kit. Ore ake pilo ine wueji neji sim tool kit nikiya toolkit mpesa . Nirony empesa . Ore empesa nikiyaki taa empesa pochi la biashara, send money ,lipa na mpesa . Nigelu pochi la biashara. Ore ake pigelu pochi la biashara, nikilikini taa taata number e pochi . Nipik inamba e pochi ,nirony ewueji neji send nepuo mpisai ewueji duoo nifaa peepuo.

Teniyieu nishum iropiyani te emshwari naa ailoake empesa ino, esimu nibol empesa nilo ewueji neigero empesa kore ake pilo empesa nii nikiaki taata empesa mshwari nibol emshwari nijoki empesa tabolo akaunt e emshwari, nipik namba eniyieu taduo, namba taduo niyu taata nibolie akaunt eemshwari. Ore piindip atipika namba nipik id nipik pin namba nibol taa taata akaunt te emshwari ninteru apik impisai niruaya akaunt emshwari neiteru aiwak.

ore enduata ai naa ketaasa apa sirkali entoki sidai amu ore oshi ina remore oonkishu naa kibooyo moyiaritin kumok oleng nashurrtaki toi ninye inkishu iltung'anak amu ore oshi inkishu naa tenepuo awok, ore edaa ore ewokisho naa keya netumore imoyiaritin kumok oleng arashu amu keya netumore inkishu naata nkulie moyiaritin neshurrtaki inkishu inkulie moyiaritin amu kewok naa enkare nabo nedaare ewueji nebo naa ore ele shani eneud sirkali inkishu naa kibooyo kuna moyiaritin toltung'anak toi ninye neeku mitoki sininche inkishu atum imoyiaritin nemitoki ashurrtaki iltung'anak nena moyiaritin.

Ore enkibooroto oloirobi naa peeku ake ore enkata nairobi niinchop esweta ore enkata nashaita niinchop irgotii le nchan, ore nkata natii enkijiapie nimintoki aaok enkare enchan amu ore oshi enkare enchan naa ninye nayau oloirobi naa ninye naiko iltung'anak metaa keshurtakino oloirobi. Ore enkolong' natii, nashaita naa lasima piiyata e net amu ketii mbu oleng' naa mbu oshi enkae nashurtaki iltung'anak ilooirobi.

Ore ene dukuya naa ing'as ninye ayiolou ajo kaa oitoi ninye egira sirkali aitumia pee eponarie embaare oonkera toosipitalini. Ore sii piindim atayiolo lasima sii ninye pee eeta sipitali enkoitoi nasujieki ina baare oonkerra neeku ore ake piilo niyiolou ajo kaa oitoi naa egira sipitali aitumiya, arashu kaa oitoi egira sirkali aitumia tina baare oonkera nitum naa taata siyie atayiolo ajo enaoitoi asuj tena baare oonkera.

ore igolikinot naa tiniriwaa impisai empesa naa keya naa kiredit intumiya pee inayu impesai tebank apik empesa, ashu tejijo airiwa nikifail netiwak, neeku pooki ake eningo naa iriwaki olaini arashu empesa, naa tinitii eweji netii netiwak sidai niyata kiredit tesimu amu iropiyiani enya amu kiredit naa enya pee itumoki atipika empesa ino.

Ore imoyiaritin naitanyamalisho oleng' naa Malaria amu ore naa enkop naa enkop oosupuki naa tensha naa ketii inkarriak oleng' naa iyiolo ajo ore naa oshi ninye enkajang'ani naa ewuwji netii inkarriak enyorr ashu ewueji netii osupuko sapuk oleng', irkujit sapukin oleng' ore siniye enkop ang' netii orkujita sapuk, tenesha naa ketii inkarriak oleng' . N aa ore eniare naa oloirobi amu ore naa oshi sinye oloirobi naa enkijiape nayau neeku tenesha neeku ketum iltung'anak kumok oleng' amu ketii naa enchan.

Ore osirua le kiama tenkop oljaluo, naa ekeng'as ake olkijani apuo aning'uno oeselenkei , ore ake peidip atoningunoto oeselenkei netumoki taa taata ataboitare, atayolore arashu eitoki ninye atangas atum enkerai nabo arashu are, netum taa taata olkijani aeu atoliki intoiwuo enyenak ajoki anoto taata esiangiki arashu anoto enkitok nayou nayam, ore ake peeliki neliki taa tata ajo, nelikini ajoki eifaa peekiya ntoki naje tenaang duo eselenkei peekitum ataa kiamate.

Ore enyamal kitanyamal il`tung'anak amu inepu ajo keer inkishu, neyau esumash nitanyamal il`tung'anak, neeku ore oltung'ani oota duo inkuti kishu, neer olameyu pookin. Neaku ilayu ajo kanyio iltotioyie inkera arashu kanyio eisumieki inkera amu eewa naa olameyu inkishu oshi niyata, neer intare, nitasas, nitaa iltung'anak metaa meeta isiaitin nilau entoki nanya inkishu o nkera